Rĩrĩa watũma mbeca, kana wamũkĩra mbeca kuuma he mũndũ mũna, nĩ yonanagia ndũmĩrĩri ya atĩ nĩ watũma kana nĩ waamũkĩra mbeca. Kwoguo kũrĩha na M-Pesa nĩ gũteithagĩrĩria, nĩ gũteithagĩrĩria kũgĩa ũgitĩri, kana kũgĩa na kĩmenyithia kĩa atĩ nĩ warĩhire mbeca, na ũgĩtũmĩra mũndũ mũna kana ũkĩamũkĩra mbeca cigana ũna na hau nĩ ho ũkoraga hau nĩ ho ũgitĩri ũrokĩra tondũ mbeca baribari nĩ cikoragũo ci na thĩĩna tondũ gũtikoragũo kĩmenyithia gĩa kuuga kana nĩ warĩha kana ndũnarĩha.

ĩĩ nĩndĩ tate mbeca na kũhĩtũkĩra ũkora wa thimũ-inĩ na nĩndamakirio mũno nĩ ũhoro ũcio. No nĩndoire ikinya ngĩhũrĩra kambuni ya ũtungata wa thimũ ya Safaricom na makĩmenyithia nĩ megwĩka ũthuthuria nĩguo mamenye mwene na mwene na mwene namba ĩrĩa ya hũrĩire thimũ, mamenye ararutĩra wĩra ũcio kuuma kũ, tondũ manjĩrire ũcio ti mũruti ũmwe wao wa wĩra na makĩnjĩra nĩmeka ũthuthuria na nĩ ndetereire ona okorwo...

Motungata thirikari-inĩ marĩa maraheo nĩ thirikari, maria maraheanwo nĩ thirikari ya kenya mena ũhũthũ, tondũ nĩmaratũma mũndũ atũme mbeca o harĩa arĩ, kũrĩa arĩ, agatũma mbeca kũgerera, kũgerera namba iria mũndũ ahetwo atũmĩre mbeca icio, kana harĩa, harĩa magwathĩrĩire ũikie mbeca icio na watũma mbeca icio, kũranyi ũkanyihia ũrĩa andũ maratũraga mathiaga mabengi, kana gũthiĩ kwara raini obici icio cia thirikari nĩguo marĩhĩre, marĩhĩre motungata marĩa marenda me kũu. Na ningĩ nĩ wĩra ũmateithĩtie tondũ andũ aingĩ nĩmahotete gũkorwo mathomete na makamenya ũrĩa maũndũ maingĩ ma thirikari marathiĩ na mbere.

Wambĩrĩre kũrĩma mũgũnda waku, ũcoke ũtũre mĩtaro, ũcoke wĩkĩre thumu, ũcoke ũthie woe mboco iria cia mĩciri ũcirinde maaĩ-inĩ nĩgetha ciumĩrie tũmĩri, ũcoke ũthie mũgũnda ũigĩrĩre mĩciri yaku kũu tĩrinĩ na thumuinĩ ũcĩo ũtukanĩtie na bataraitha ĩrĩa ũtarĩirio nĩ mũtaramu ya kũhanda, ũcoke rĩu weterere mĩciri yaku ĩkũre.

Huduma Centers nĩcindeithĩtie ndĩta mũkenya, nĩamu kwĩ hĩndĩ ngĩingĩra cukuru kana University kwĩ hĩndĩ ndari na thĩna ndiahũrĩtie ndũmĩrĩri ĩrĩa thirikari yendaga nĩguo hote kũheo mbeca cia kũndeithĩrĩria gũthoma University, na rĩrĩa ndathire university, ndathire Huduma Center nĩndateithĩrĩirio nĩ aruti a wĩra a thirikari acio makoragwo kũu Huduma Center na ngĩhota kũiyũria ndũmĩrĩri ĩrĩa ndaremagwo kũiyũria na makĩ ndeithĩrĩria gũcokia ciũria imwe iria ndaremetwo gũcokia na, na ngĩkenerera ũndũ ũcio

Gatagatĩ ga kahũa no ũhande mĩtĩ ya gũciara makorobia kana makondo ĩrĩa nikoragwo na imera igĩrĩ harĩ mwaka, na na kũringana na kũringana na ũrĩa mĩtĩ ĩyo ĩraciara kana ũrĩa wĩ ta mũrĩmi umĩtungatĩte no ĩkũhe mbeca nyingĩ, oho no ũhande mĩtĩ aa ta ya kũendia mbaũ, kana ya kũendia mbito, kana kũendiaa kana ya gũtura indo cia mũciĩ na gatagatĩ ga cai no ũhande mĩtĩ ya mĩbaũ, kana mĩtĩ ya kũendia mĩtĩ ya mĩtĩ ĩ ĩrĩa ĩkũraga icigo icio cia macani-inĩ.

Thirikari nonginya ĩhote kũmenya nonginya ĩkorwo na wĩyathi wa mĩbango yothe ĩrĩa ĩthiaga na mbere thĩinĩ wa rũrenda rwa internet, nonginya ĩkorwo nĩyo ĩratũma kana ĩrauga kĩrĩa gĩgũthiĩ na mbere nĩguo ĩgitĩre ũrĩa andũ marahũthĩra. Ningĩ nonginya yongerere maũndũ kana yongerere mawĩra marĩa mothe ĩrenda marĩhĩrwo kana maũtungata marĩa ĩrenda makinyĩrwo nĩ mũingĩ okũrĩa marĩ na nonginya yendekithie ũrĩa maũtungata mau marĩtũmĩkaga na ũrĩa marĩrĩhagwo na ũrĩa mũingĩ kana andũ othe o kũrĩa mũndũ arĩ egũkinyĩrĩka na ningĩ thirikari nonginya ĩikare ĩgĩthomithagia andũ gũtũmĩra maũtungata macio.